ore tolosho le kenya neetae ilaleta kumok loo ng'uesin, aa ore kulo aleta naa en tipat amu keyau ilashumpa oopunu ilaleta aingor ing'uesin neyau dupoto sapuk atua olosho, le kenya. osii tiatua olsoho loormaasae. keetae olalale kitok le maasai mara. ore olale le maasai mara. neeta inguesei kumok naapashipaasha anaa iltomiak, ilowuorak, ilotikoshi onkulie ake kumok. neyau ilashumpa, orenpeyie eparan ilashumpa kulo aleta loo ng'uesin naa kemiraki iltunganak arshu irmaasa ooripisho imasaa enye netum iropiyiani nedupore sii nena oitoi.

Ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'ana naa kekesisho netum endaa nainos tolmareita lenye. Enetipat sii ena bae amu ore pee ekesisho olaturoni, nemir imasaa arashu intokitin natekesua tolchamba lenye, naa ketum iropiani. Enetipat sii enturore amu keyau dupoto sapuk tiatua olosho le Kenya osii teseuseu nalulung'a.

Ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'ana, nekesisho nemir indaiki omukundani enye, naa ketum iropiani naret ninche tekulie baa emaisha. Enetipat sii enturore amu ore pee eturisho iltung'ana, naa ketum endaa nainos tolmareita lenye. Ore enturore a agriculture te nkutuk o lashumba, naa ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata.

Ore biotisho osesen loltung'ani naa enetipat. Kenare neyiolou iltung'ana indaiki naapaashipaasha arashu ninye ilng'anayio oidim ainosa pee etum aitobira biotisho oseseni lenye. Ketumi ilng'anayio a teneturisho iltung'ana neunisho, neun ilkeek loidim aitayu ilng'anayio naidim iltung'ana ainosa. Keidim olaturoni atuuno encheta anaa enolmaembe arashu ninye ilmashungwa naa ore pee ekesunii naa keidim iltung'ana ainosa lelo ng'anayio netum biotisho nadede.

Ore enkare naa enkishui, keatai inkoitoi kumok naidimi aitumia enkare. Keidimi aitumia enkare temukunda arashu ninye toonkang'itie. Ore temukunda, naa keitumiai enkare aitubuulu inkaitubulu naapaashipaasha ata terishata olameyu. Keatai inkoitoi kumok naidim olaturoni atipika inkaitubulu enyena enkare naa kenare negelu olaturoni enkoitoi naitumia eatai imbaa naidim oltung'ani aing'ura eton eitu egellu ina oitoi. Ore embae edukuya naa kenare neyiolou eneba olchamba lino arashu ewueji niyeu nipik enkare inkaitubulu. Enetipat sii teneyiolou eneba iropiani niata niindim ainyang'unyie impaipi okulie tokitin kumok nanare niata.

Ore olkuak naa enetipat. Kenare nesuj iltung'ana olkuak lenye, aa keatai intokitin etipat olkuak nanare nesuj iltung'ana arashu ninye ishoritin nawuonu. Keatai sii imbaa kumok olkuak nanare nepal iltung'ana amu mekure eata tipat tiatua olosho. Ore anaa nelotu teknolojia arashu ninye anaa netum olosho le Kenya uhuru neibelekenyate imbaa kumok olkuak amu etaa kewuo iltung'ana isukulini ashu ninye intaoni nepalaa olkuak lenche newuo asuj olkuak lolkulie tung'ana.

Ore eramatare osum na enetipat amu ore isum na keret iyol pekitum endaa aa kule onkishu tenebo si nkirik na enetipat teneyiolou ilaramatak nkoitoi kumok naramatieki nkishu aa ore enkoitoi nabi na teneuni nkujit onkishu aa ore peuni nkujit naidimi aishoo nkishu terishata olameyu na enetipat enabae amu menyamalu nkishu tenelo nelotu engwerai enetipat si enaramatare anu ore pemir olaramatani nkishu enyenak na kidim ainoto iropiyiani naitumiai aasie nkulie baa kumok temaisha.

Ore tolosho le Kenya, neatai iltung'ana osotu kodi a ore kodi naa enetipat amu iropiani kuna naitumiai aasie maendeleo tolosho naa keitumiai sii kuna ropiani alakie ilaisiayiak leserkali oasita esiai too nkofisini napaashipaasha olosho. Kenare nelak iltung'ana pooki lolosho le Kenya kodi pee eilepunyieki uchumi olosho osii pee eitumiai kuna ropiani teramatare pookin olosho.

Biashara ore biashara naa enetipat amu enkoitoi ena natumie iltung'ana iropiani a tenewuo iltung'ana amirisho tosokoni. Ore osokoni naa ewueji etipat natumore iltung'ana a ilainyang'ak tenebo sii ilamirak. Ore osokoni naa keyau osotua onaboisho tiatua olosho. Enetipat tenewuo iltung'ana osokoni amirisho amu ore biashara naa ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata.

Ore tolosho le Kenya neetai intokitin kumok naitishipisho naayau ilashumba arashu iloiboorr atua olosho le kenya pee epuonu aing'orr nena tokitin. Ore tolosho lormasai neetai intokitin anaa isaen oyau ilashumba pee epuonu aing'orr neinyang' sii lelo saen neitiship ninche. Keetai sii inkajijik ormaasai aa imanyat opuonu ilashumba aing'orr o sii inkulie tokitin kumok aa orkwaak lormasai okulie ake tokitin kumok. Keeta sii iloshon arashu iltung'anak opashipaasha ilkwaaki lenche le tipat ooyau iloiboorr atua olosho le kenya pee epuonu aing'orr lelo kwaaki neitiship ninche o sii neyau naboisho.

Ore enkaji enkitati ashu ninye intomonok, naa iltung'ana le tipat oleng tiatua olosho. Kenare neiteng'eni intomonok pee eas esiai onkaik enye pee etumoki aibung'a ilmareita lenye osii pee etumoki aas intokitin kumok tiatua olosho. Keatai ilaisotuak kumok ashu ninye iltung'ana oidim ataret intomonok a teneiteng'eni ninche imbaa etipat anaa eripare arashu ninye kulie tokitin kumok naidim ataas anaa imbiasharani pee eilepunyie ate te maisha.

Ore orkwaak naa enetipat amu ore pee eibung'i orkwaak naakeidim iltung'anak arashu ninye inkera aatayiolo imbaa kumok naret ninche te maisha. Ore irkwaaki kumok naa keata arashu ninye keetaa iloshon opashipasha isinkolioitin sidain olkwaak aa eoku tolosho lolmasai o sii kulie sinkolioitin kumok oitishipisho oraanyii terishata osirua pee eitishipi iltung'anak o sii pee errepi oltung'ani arashu ninye inkulie tokitin anaa enkiteng' arashu ninye inkulie baa napuoito dukuya tiatua olosho. Enetipat teniteng'eni inkera imbaa olkwaak arashu ninye teneibung' iltung'anak olkwaak pee einepu ishoritin naapuonu pee epuonu ayiolou intokitin kumok etipat.